Njĩra iria cihũthĩkaga kũrĩha mbeca kuma thimũ ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ ĩria cihũthagĩrwo mũno kaunti-inĩ ya Garissa nĩ Mpesa. Na Mpesa ĩhũthĩkaga na maũndũ maigana ona ta My Safaricom app, ĩgacoka ĩkahũthĩra Mpesa App, transfer na ussd.

Thĩĩnĩĩ wa mbĩca ĩno kĩria kĩrathĩĩ na mbere nĩ atĩ andũ mabangĩte raĩnĩ maikie kura kana ũrĩa tũgaga gũthurana ,mũndũ aramenya ũguo nĩundũ hena mathandũkũ magũikia kura na andũ manyitĩte kura.

ũndũ ũyũ ũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ ciana ici nĩcironeka cinyitĩte mabuku nĩgũthoma cirathoma na gĩthomo nĩ gĩteithagia mũndũ kũgacĩra mũtũrĩre-inĩ wake na ningĩ mũndũ nĩ ahotaga gwĩka mawĩra marĩa eriragĩria nĩgetha ukagacĩra mũtũrĩre-inĩ waku. Ningĩ mũndũ nĩ amenyaga maũndũ makĩ mũthenya o kĩmũthenya.